Ore enadamu enadol esiai nijo ena, na kadamu ajo ore biotisho naa enetipat sanasana tosesen loltung'ani, amu ore biotisho naa ekincho ngufu nias esiai, nikintagol. Ore oltung'ani lemebioto, naa kenanau, neeku meeta esiai naidim ataasa. Neeku ore esiai nijo ena naa esiai etipat, tenkaraki aitum oltung'ani biotisho osesen lino, tesipata.

Manyor esiai nijo ena amu ore entoki e dukuya naa ore ene naa kisero, ore ewueji nisero naake etii ng'uesin intorok nijo ilasuriak, inkulupani naa ing'uesin torok inanan naa tenejing' ewuei nerida nijo ene naake akiindim aiumiza akiindim aa atipik esayiet. Ore sii aitoki ore ena sero naa keeta entoki naji esiwuantet, ore esiwuantet naa akintala eseriani esaa nitonita amu keeku aiwojo neng'eyu osesen naa enejing' inkilani nemitoki apuku. Neeku manyor nai duo oleng' esiai naijo ena hoo duo naake sidai amu kenyori neeku ijo ke keto kitawang' ormanyara ashu mazingira ee.

Ore ena, naa kitodolu ajo idim oltung'ani anoto atang'amu iropiyiani tonkwapi eboo, nidim airriwai amu ore enatoki naji PayPal, naa ninye itumiai alakie alakie iropiyiani areu teboo country, nekirewakini siyie iropiyiani naing'ua boo e country ino. Anaa tanakata tenireu te Kenya, arewaki oltung'ani otii USA. Naa kelelek, amu ore enasiai e PayPal, naa kitelelek transaction oropiyiani, kutoka ing'ua country nabo,o tenkae antri. Arashu elang'ata enkare, naa kitelelek esiai erewata oropiyiani.

Itelelelia e-Citizen endung'oto oo nkipandeni, inkardasini naapuoyieki boo alang'ie enkare too nkoitoi uni matejo. Ore enkoitoi e dukuya naa iindim aiaplaya iindim oltung'ani aipplaiya passport ashu enkipande nimpang'ie boo te online mee ee ni itu ilo itu iko inkopisini e serkali mekitudung'oki ina toki najo passport. Neeku ore ina nipung'uza elototo oo nkopisi nisave esaa neretu neretu e saa pee mitoki oltung'ani aipang' tiang' nelo mpaka nkopisi endung'oto e passport. Ore ai ore e -Citizen, naa kisave time yaani keret ke kipung'uza isai naalo oltung'ani naake keeku sii convinient amu kee keeku kiidim oltung'ani anoto anoto passport enye itu elo itu isafiri alo mpaka inkopisi e serkali peetum ashomo anoto passport.

Ore ebatata oltung'ani, naa entoki etipat amu meeta oltung'ani lemebatata tena maisha. Kake ore paa enetipat arashu pa isidai ebatatai oltung'ani tenkishui, naa aketum oltung'ani ateng'enu, pemigil makosa arashu pemigil aitarruo, aigil ina makosa nataasa, pemeigil ina kiboko. Neeku ore ebatatai oltung'ani naa, ekiteng'en oltung'ani.

Ore impala nayieuni pijing' sukuul eshumata, ah High school naa, eyieuni empalai einoto, neyieuni matokeo inonok esukuul eabori e primary, orkitamanyunei sukuul e primary orkitamanyunei. Neyieuni empalai nimpang'ie naigeroki nikigeroki ormalimui kitok lesukuul ino orkitamanyunei ashua primary, neeku nena pala uni oshi eyieuni oleng, peyie itum atijing'a sukuul eshumata ashua High school.